Kwĩ na mĩharatĩ yakagwo, ĩgakwo na mbao kana na mathirebu ya gũĩkĩrĩra irio mahuti macio. Okorwo nĩ ng'ombe mũndũ arĩkia gũthĩya mahuti ũgathiĩ ũgĩkĩragĩra ng'ombe o ng'ombe o ngómbe harĩa ĩrĩ. Akorwo nĩ maaĩ kwĩna tũnyamũ twakagwo twa mahiga, gagakorogwo wega thĩiniĩ gagekagĩrĩrwo ng'ombe maaĩ. Na ng'ombe ya rĩkia kũnyua maaĩ ũgaikara ũgĩthambagia kanyamũ kaũ nĩgetha hihi ng'ombe yaku ndĩgakĩae kũrũara kana kũnyua maaĩ mena gĩko. No ũhoro wa gũciarithania, ithuĩ nĩ tũmenyerete gũtwara ng'ombe kwĩ ndume, ugathiĩ kwĩ mũndũ ũrĩa wĩ na ndegwa ũkamũhoya ndegwa, ĩgoka ĩgaikara gwaku thikũ ta ithatũ kana inya kana ĩgakorwo ĩ na mori yaku hĩndĩ ĩ yo ũkahe mori yaku ndume. Ningĩ kũrĩ andũ mahũthagĩra AI, AI nĩ ũguo mũndũ okaga ndagĩtarĩ okaga akahe ng'ombe ndume arabu ũkerwo weterere kwa ihinda rĩigana o na nĩgetha ũmenye kana ng'ombe yaku nĩyanyita ndume.

Kwaga ndawa hindĩ-irĩa ng'ombe ciaku ciatuĩka ciakũrwara kana mahiũ maku, ũgakora ũhihi ng'ombe nĩyanyitĩka na nduma ona cirĩngĩ nyũmba kana nduma na mbia handũ, ũgakorwo ũkĩhinyĩrĩrĩka mũno kana nginya ũgĩthiĩ gwetha ngombo nĩgetha ũtuĩke wa gũthondekithia ng'ombe yaku. Ningĩ ũndũ wa kerĩ nĩ kwaga mahuti mega ma kũhe ng'ombe, ũgakoraga ng'ombe yaku tuge akorwo nĩ ihinda rĩa riũwa nĩuraga mahuti ma girini, ng'ombe yaku ĩngĩrĩa, ĩgatuĩka ya kũrĩyaga mahuti mũmo mahinda mothe, ũgakoraga ng'ombe yaku nĩ ĩranyitanyitwo nĩ tũmathĩna, okorwo nĩ ĩriya ndĩraruta ĩriya rĩrĩa rĩiganĩire koguo ona ĩriya rĩrĩa ĩraruta rĩtingĩhota kũmĩgũrĩra onakorwo nĩ cumbĩ kana irio. Na rĩu ũndũ ũcio tũhataga kũweherera okorwo nĩ ng'ombe icio ũgaciũhora ũgacihingũrĩra ũkareke cigathii kũrĩa nakou ĩkahota kwĩyethera onakorwo nĩ mahuti ma girini, ĩkahota kũrĩa wega, ĩkarĩa ĩhuti rĩrĩa ĩrenda no tirĩrĩa we ũracihe. Okorwo nĩ ndawa icio.

Rĩrĩ nĩ itunda, itunda rĩrĩ nĩ rĩhũthĩkaga mũno kũrĩo nĩ andũ arĩa makoragwo na mathĩna ma nda, nĩrĩteithagia mũno kũhonia ironda cia nda, ningĩ nĩ rĩteithagia gũthĩa irio, ũngĩkorwo wĩna thĩna wa nda kana nĩũraigua nda yaku ta iyũrĩte rĩera, ũrĩe gatunda gaka, nĩgateithagĩrĩria mũno no ũkaigua ũhoro ũcio wa kũihũra rĩera nda-inĩ nĩ ũrathira. Itunda rĩrĩ nĩ rĩkũraga na njĩra njega gũkũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa gwitũ no ũkorwo ona ũngĩthiĩ ũitithie mbegũ cia rĩo handũ ona hatarĩ hanoru onokorwo nĩ kũndũ gĩthaka-inĩ, nĩgatuĩkaga ga gũkũra wega mũno na ka kũgucĩrĩria. Itunda rĩrĩ rĩ cama ũkĩrĩrĩa nĩ ũiguaga rĩkĩkũgucĩrĩria na rĩ kamũnungo kega. Itunda rĩrĩ no rĩthondekaga njuici ici tũgũraga koguo nĩ itunda rĩega.

Rĩrĩ nĩ itunda, gũkũ gwitũ tũrĩhũthĩire mũno kũrĩta ngario. Ngario ũthiaga ũkamĩgũra okorwo nĩ thoko, ũgoka ũkamĩthambia wega, ũgacoka ũkamĩtinania na gatagatĩ maita meerĩ kana hihi o maita mana kũringana na ũrĩa ũrakĩenda kũrĩrĩrĩa. Itunda rĩrĩ nĩrĩkoragwo na gabũgũ thĩinĩ harĩa gatagatĩ na kanyamũ kangĩ kathiũrũrũkĩirie gĩbũgũ koguo ũrĩaga gũkũ njaa, nĩũrutaga makoro, ũkarĩa gũkũ kũu thĩinĩ kĩu kĩnyamũ kĩa hwaiti, warĩkia kũrĩa kĩu niũtigagwo na karĩa ga thĩini kau kahana gabegũ, kanyamũ kau noko ũtarĩaga he itunda rĩrĩ.

Ya mbere nĩ kanitha, athuri a kanitha nĩ makoragwo makĩarĩria andũ, makĩria mũno mbeũ njĩthĩ ũhoro wĩigiĩ mũkingo. Nĩ makoragwo makĩra andũ kũringana na, kũringana na mĩikarĩre yao na mĩkĩre yao ya maũndũ ũhoro wa mũndũ hihi angĩrwara mũkingo mathĩna na maruo marĩa angĩgerera. Wakerĩ nĩ ciama-inĩ, atumia nĩ mathiaga na magacamania, na magatuĩka a gũthiĩ gũcerera andũ arĩa marĩ na mũkingo, na gũtuĩka a kũmatarĩria maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩka, na mĩikarĩre ĩrĩa mabatiĩ gwĩkaraga nayo.

Mũndũ agĩtia kĩndu intaneti nonginya akorwo nĩaingĩrĩte nendainĩ cia kambunĩ ĩyo na indo irĩa cirendia na mbeca irĩa irendea indo irĩa ũrenda, kwoguo nĩakoragwo mahenĩte namba iria ũngĩmakinyĩra nacio na ningĩ ũgĩkinĩanĩra mũrigo nomeheaga namba yaku nĩgetha ũrea ũgũkũrehera ũgagĩkorwo ũkĩmenya harĩa egũgũkora ũkamũtarĩria nginya harĩa egũgũkora, kwoguo namba ĩyo noyo ũcokaga ũkahũra, ũkamatarĩria, ũkamera indo icio tĩcio wendaga okorwo nĩ kũndũ ta Jumia wĩtĩtie kĩndũ ta thimũ magakũrehere ĩrĩa ũtaretĩtie na nĩũrĩhĩte mbeca cia thimũ ya goro, ũmahúũagĩra thimũ magakũehera ĩrĩa wendaga.

Ũhũthĩri wa thauti nĩũteithagĩrĩria mũno harĩ gĩthomo, nĩgũkorwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araria, nĩũkoragũo ũkĩhota kũmũrora, na ũkona ũrĩa arauga ũndũ ũcio ũrauma ngoro-inĩ yake, na nĩũndũ arauga ũndũ ũrĩa oĩ. No akorwo nĩ gũthoma, tarĩu akorwo nĩ tubuku twa rũgano, nĩũthomaga, na ũkanyita ũkaga gũtaũkũo wega, no ũndũ ũcio ũgĩthakwo harĩa mbere wĩrore-ire, nĩ wĩĩkĩraga kĩratũ-inĩ kĩa mũndũ ũcio ũrauga, na ũrĩa areka, kuoguo ũhũthĩri wa mbica nĩũteithagĩrĩria naguo, nĩũndũ ũrĩa areka nĩũtũmaga ũgaikara ũkamenya mũndũ ũcio wandĩkĩte gabuku kau, ũrĩa onaga okorwo nĩ maruo, onokorwo nĩ mĩtangĩko, ũkona mĩtangĩko ĩrĩa ahĩtũkagĩra, kũringana na mbica iria ũrona.

Nĩ ũteithagia kũmenyerera mĩrimũ, hĩndĩ ĩrĩa waruta mahiũ maku kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, nĩ ũkoragwo ũkĩmagitĩra mĩrimũ ya handũ hau mauma, na kũngĩkorwo kũrarĩ na mahiũ mararĩ maruaru gatagatĩ ka mahiũ mau maku, magakorwo makiuma haũ, na hihi mangĩkorwo nĩ rĩera rĩramathũkĩra, magatuĩka ma kũhona, na makaga gũthiĩ kũgwatia marĩa mangĩ tondũ nĩ makorwo magĩthama handũ hau.